Nĩ riiko-inĩ, harĩa hena mũberethi wa maaĩ, na indo ciĩna gĩko, cia kũrugĩra, ta thuburia, gĩcungi, njagi ya kũhiũhia maaĩ, na thabuni wa gũthambia indo, na hena mahũa.

Ũrĩmi wa mbũri cia iria wambagĩrĩria na mũrĩmi gwaka kiugũ, na agacoka akaiga mbũri cirĩ nini, agacihe irio cikaneneha cigaciarana na cikamũhe iria.

Nĩ mũci-inĩ handũ kĩruru-inĩ, harĩa hena kahĩ na kairĩtu, na aciari maikarĩte thĩ kĩandarũa-inĩ na makũnia-inĩ magĩthandũra mbembe, nayo mĩcakwe ĩkaigwo riũa-inĩ.

Ũrĩmi wa matharũ, itũngũrũ cia mĩtĩ, mbembe, nĩ ũtũheyaga mbeca twaciendia. Ningĩ ũgatũhe irio cia kũruga, na nĩ irio cia mahiũ marĩa tũigĩte.

Arutwo aingĩ nĩ makwaga bithi ya yunibathĩtĩ na nĩ magũtiga gũthoma. Thirikari nĩ ĩbatiĩ gũcokia mũtaratara wa kũhe arutwo othe mbeca, nĩguo mahote gũthoma.

Arutwo aingĩ nĩ mekwaga bithi ya yunivathĩtĩ, na nĩ mekwaga gũtiga gũthoma. Thirikari nĩ ĩbatiĩ gũcokia mũtaratara wa kũhe arutwo othe mbeca, nĩguo mahote gũthoma.

Anene a bengi ya Equity, nĩ maheanĩte cheki ya mirioni mĩrongo ĩrĩ na ithano, kũrĩ macindano manene ma Kenya ma mĩthako ya ngerekano, na mbica.

Gĩcagi kia Maasai Mara nĩ gĩkoragwo na mĩkawa mĩnene ya gũikarwo nĩ agendi, na nĩkĩrĩ na nyamũ nyingĩ cia gĩthaka, ta njogu, cimba, wambui mĩcore, hiti ,ngarĩ na thwariga.

Kambuni nyingĩ ta ya nyama ya Farmers Choice, nĩmahega aruti wĩra ao iheo mwanya mwanya na magakena thutha wao kũruta wĩra na kĩo, na kũrehe faida njega o mwaka o mwaka.

Matharũ mahandwo nĩmaitagĩrĩrio maĩ na makarĩmĩrwo, makaheo thumu kana bataraitha, nĩguo mahote gũkũra. Nĩmahũragwo ndawa ya kũrigĩrĩria mĩrimũ na tũtambi.

Karati yekĩrwo irio-inĩ cikĩrugwo, nĩ ĩciheyaga mũcamo mwega mũno na rangi mũthaka. Yathambio na ĩkario, nĩ ĩrĩ cama na nĩ ĩteithagĩrĩria maitho kuona wega.

Ũrĩithi wa ngũrũwe wendaga handũ hatheru na nĩ ũrehaga bainda kũrĩ mũrĩmi, tondũ ciaheo irio nĩ ikũraga naihenya, na igaciara twana tũingĩ kwa ihinda ikuhĩ.

Ndambĩrĩirie na gũkama ng'ombe na maaĩ mahehu, ĩkĩninga na kũgũrũ gwa thutha na ĩgĩita iria. Gũthima iria na karita na gũtwara ndĩri rĩgĩkorwo nĩrĩathũka, tondũ ndiathambĩtie ngereni ya iria wega.

Kũnora banga na kahiũ rĩrĩa cia tuha, nĩ ũhũthagia wira, ũteithagia cihote gũtinangia mahuti ma ng'ombe na irio cia mũciĩ na njĩra ya raithi na ningĩ mũndũ ndagĩgĩa iroruha moko.

Nĩ gũcũnga mũhera na kuoya mbirũ hamwe na indo iria agũra, na gũcokera ithabu rĩngĩ, ngĩroraga indo. Ndĩmũhe mbirũ njega na indo ciake rĩngĩ, na ndĩmwĩre gũtikahanĩka ũguo rĩngĩ, na athiĩ na mbere gũtũgũrĩra.

Agũre keki nyandĩke rĩtwa rĩa mwana, ya gũkũngũĩra gũciarwo gwake, agemie nyũmba na mbaruni na agũre kĩheo kĩa mwanya kĩa mwana, acoke agũre indo cia mwanya cia kũruga na cia kũnyua.

Ngũmahũrĩra thimũ ndĩmere harĩa maroya mũrigo, na nĩ mathaa marĩkũ, na ndĩmatarĩrie marĩtwa makwa, kũrĩa njikaraga, na namba yakwa ya thimũ. Njoke ndĩmatũmĩre mbeca ciao cia ũtungata.

Rĩĩtwa rĩakwa nĩ Wairimu kuma mwena wa Gacatha Nyeri, hena gĩkĩngĩ gĩa thitima kĩgwite gatagatĩ wa bara, barabarainĩ ya Gacatha gũthiĩ kĩandũ, hakuhĩ na cukuru wa kĩhora, na nĩkĩraruta thandĩ.

Maĩ ma gwaku nĩmarengetwo tondũ wa kũhũthĩra gũtarĩ marĩhi, mieri ĩtano mĩthiru. Nĩtũgũkũria ũke wobici-inĩ citũ, mĩthenya ya wĩra, nĩguo ũrĩhe birũ yothe, warĩha, nĩũgũcokerio maĩ o mũthenya ũcio.